Eh ,ekenarikino amu mmh keji pee ee ketii indaikin kumok nimidimu enkolong sapuk naa ore Ina Nena ajijik naa ki regulate ashu misho indaikin inyal enkolong sapuk amu ki regulate naa enkolong sapuk nailang atua Nena kiek.

Ee ore ene dukuya naa Kang'as aibung'a inkaik aa ee lelo airukok lenkiyang'et pookin, neng'as ninche aibung'a Inkaik pookin, ore pee ebung'a nepuo aitau irreteni naapuo aaomonoki emurua aa tengaraki nena nyamalitin naagira aimaa.

enetipat peyie iinken ropiyiani inonok ee piiyolou budget weninkunakino nena ropiyiani tenintumia.

Odolia orais lolosho le Kenya aa his Excellency William Ruto nadolita enkoitoi edijitol o E citizen, nadolita aa ederekita aashu enagira aitasheki Ina ecitizena ena ine nadolita iltung'anak loobotare a Orais...

Ore enaa naa meisho orkuak Lena ajiang' eimin tesiokinoto, naa keitudupaa sii ee naboisho olosho aashu olosho lemaa, neitoki sii ayau iltung'anak tenebo.

Ee ekesidai oleng' pi elaare enkaputi tenkop ang' amu, ee ore ake pee ayau orkijanai entito neponu irmareaita pokira aare oonchot pokira are airo, neirori lelimuni bei ee Ina laara ooropiyiani neng'asi aawosh entoki naji ee nekusheshon neirori duo nedung'oki kuldo kulie iropiyiani neikunari nejia.

ore ena..ore ena naa kisho oltung`ani metayiolo biotisho enye makewon, amu ebaiki naaji nio oldaktari nilo nikijokini miwokito oshi enkare nekijokini tooko enkare amu eya nemiwokito oshi enkare, nikijokini nyaaki ng`oru irkeek le deworming neeku ine naaji waajo piiduaya biotisho ino.

Ore ena naa keitegemea amu keifaa niduare oldakitari ing'olong'i are te wiki pee etumoki atayiolo biotisho ino enegira aikunari.

Ee kajo naaji Nanu ebarakinoto nanyorraa eunore nanyorraa naa aa ena oodaiki naitushuli, amu ore ena oo daiki naitushuli naa kaidim naaji atuuno tolchampa obo irpaek, naitushul ompooshok, naa kaidim Ina Kata anoto entoki emaket oo Nena daiki natuuno.

ore eunore e organic naa eunore mingira aitumia kulo keek laijo fertilizers ore ina unore naa ore entoki naipirta naa enkipirta naaji naa olchala ake intumia olchala ake ele loonkishu e mpolea ake intumia na ore faida nayau ena naa meitokini aatum imoyiiaritin amu keya nnaji neyau kunda fertilzers imoyiaritin kumok.

Ore ena naa keisaidia edaikin, peemeitoki aashurtakino imoyiaritin, ore sii angae naa keisaidia idaikin peemeitoki aarroyo nabo Kata pookin amu keya naaji nerroyo idaikin pookin maibung'a neshurraki engae emoyian.

Kaji Nanu eunore naitalamilami edaikin, amu ore eunore naitalamilami edaikin naa meintoki aisho olairemoni esiai sapuk amu keaku naa kelama endaiki, ore enkae naa meitoki aisababisha endaiki pee eshurrtakino emoyiaritin kumok.

ore ena siai naa ee ore peetay emasho naaji fulani naa kipoti ake ele tung'ani openy ena toki tenetay emasho nagira olarikoni alotu naa keitajini ele tung'ani le camera pee eya nana cameras peetumi adake atipik ormtandao aalimu eneshomo duo olarikoni.

ore enkoitoi e dukuya naa keng'as sirkali e kenya aiteng'en iltung'anak le kenya ee kuna baa e dijitol ore pee eiteng'en neyiolou iltung'anak eniko tenitumia nena oitoi teleleki naa tesiokinoto sii.

ee ore embaye naitiship tena siai naa ee ore indaikin naikesuni tena unore naa kifresh ashu keasidan naa kebikoo toonkolong'i kumok oleng ore enkay naa metum indaikin nauni tena siai imoyiaritin kumok.

Ore Kuna naa inga'as ake aitokitilokie tenkare Nairowua niyierr, naa ake enaa empoosho ore pee iidip atodotu ningaraanga.

Ee ore entoki nang'as adamu naa kadol Nanu ajo ketapong'ote iltung'anak amu kadaalta iltung'anak oogira aing'orr neyita sii too ividioii toosimui videos nelelek aa keeta entoki nataase naa kegira kulo Tung'anak ainining'.

ore enkoitoi edukuya naa ee ore kuna huduma centres naa kaidim aishoo nafasi natumie intokitin e government e county government o ene national naijo birth certificates, NHIF o NSSF naa kaisaidia te maisha.

Ee ore ele kioma naa keji Kenya meteorological department naa ore e elekioma naa peisho ilaramatak ilomon pooki loloing'ange oogira aaendelea.

Ee ore inkar oontoyie naa king'asunyie, nailepu, nataana, naipanoi onaishorua ,ore inoonkayiok naa lenana loiboo lorng'atuny o Lemayian.

Ee, ore tenadol ena naa ore entoki nalotu indamunot aaineii naa entoki naji aitoris iltung'anak kulinkana ovile natiu temaisha aitoris iltung'anak ovile natiu maisha .

kitodolu entoki sidai tiatua entorrono nitoki aitodolu entoki aa ewang'an tiatua enaimin.

ee ore enatum ataasa ena, kalo ake wallet section .nairony ine ngueji, nagelu ewueji naigero transfer money, nareu iropiyiani bank ai, account ebank ai, ore pee areu nena ropiyiani nagelu tenaa instan t,tenaa standard .naa naya enkiti ishata peno.

ee ore enaas naa kalo ake esimu ai nairony *334# nagelu eng'ueji nairriwaa iropiyiani send money narew nena ropiyiani napik inamba ilo tung'ani ore paapik inamba nairriwaa ore paairriwa napik pin e mpesa nepuo nena ropiyiani.

ee ore nanu olarikoni lajo nanu ninye otaasa esiai sidai aisul naa his late Mwai kibaki etaasa apa ilo arikoni esiai sidai amu eyawua enkisuma epesho aa formal education naa etareto ina intoiwuo oleng.

ee kadolita ilng'atunyo ootii orbaribara nadolita nkulie ng'uesin naijo iloitikoshi otii ina kiwanja nadolita engarri orgem natii nagira aimu orbaribara naa kaiteki ake ajo ketii irgem atua.

Ore ilarikok kituak tenchoto esiasa tenamurua ang' naa kiata MCA laa ninye naa oitasheiki ward, nikiata olbungei le constituency, nikiyata olgavanai le kaunti nikintoki sii aata Women rep naitasheiki imtomonok e kaunti tekaunti.

ore apa ele tung'ani naa olmurani apa, omurani apa teina kop, ooljaluo. naa kedamunyieki apa ninye empijan napi. tialo, lelo muran. amu ore apa pee epuoiejore naa ninye oidim airisha iltunganak kumok naaji, matejo looidim ataarer, naa kegol sii apa. naa ng'en tolarabal.